Nĩ ngwona harĩ bata kũrinda mahuti, nĩ ndĩrona nĩ mahuti mararindwo, no akorwo kũrarĩ na mahuti maingĩ, rĩu rĩrĩa ũkũrinda mahuti maya nĩ magũgũteithia ihinda inene na ng'ombe nĩ ikũrĩa ihinda inene na kũrĩa kũratuĩtwo mahuti mau nĩ megũthiĩ na mbere na gũkũra kwoguo nĩ kwonania rĩrĩa ũkanina syringe ĩno, marĩa me mũgũnda mamo nĩ magakorwo makũrĩte kwogũo ũrĩa ng'ombe irathiĩ ikĩrĩaga namo marĩa ũratigĩte nĩ marathiĩ magĩkũraga na rĩrĩa tũkũrinda mahuti ũũ nĩ twĩkĩraga mahuti maya nyamũ cia gũteithia ng'ombe, ikahota gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire cikahota kũhũna na ndũgacithĩmĩra mahuti ũkiugaga atĩ gũtirĩ mahuti, tondũ nĩ ũrĩmenyaga wĩna mahuti maingĩ thĩinĩ wa thitoo yaku na rĩrĩa maya ma thitoo mathira tũgacoka o kũrĩa mũgũnda namo marĩa me mũgũnda tũtuĩke a gũtua na tũrehe ng'ombe citũ, na wega wa mahuti maya nĩ atĩ makoragwo me mahuti momũ ti machũa kwogũo gũtirĩ hĩndĩ mangĩtuĩka ma kũrehera ng'ombe citũ mĩrimũ kana ng'ombe citũ cituĩke cia kũharwo, maya me momũ nĩ makoragwo mena ũteithio thĩinĩ wa ng'ombe.

He bata kũhũra ndawa. Ndĩrona ta arĩ ndawa arahũra na no ĩkorwo ĩ ndawa ya igunyũ nĩguo kweheria igunyũ iria ingĩkorwo ikĩrĩa mũcere kũu mũcere thĩinĩ. Na he bata kũhũra ndawa nĩguo ũtuĩke wa kweheria indo iria itagĩrĩire thĩinĩ wa mũmera ũcio ona kũ boost mũmera ũcio naĩguo ũtuĩke wa gũkinyanĩra.

Ũyũ naguo ndĩrona nĩ ũrĩmi, norĩmi ũyũ nĩ wa nyeni, nyeni ici nĩcio tũhũthagĩra thĩ-inĩ wa o mũthenya o mũthenya rĩrĩa tũkũrĩa, ndĩrakĩona wĩna bata to ndúrĩ hĩndĩ ũkaga gĩa gũikia mũhuko, ndũkaga kĩndũ gĩa kũhe ciana, nĩũrĩkũheaga ma mawĩra ma kũruta o rũci-inĩ o rũci-inĩ wokĩra, ũrĩrokaga hau, na gũgĩtuka hwainĩ nĩũrĩkoragwo wendetie, akorwo nĩ mahũthĩro ma mũciĩ ma nyeni, ndũrĩ hĩndĩ ũgathĩnĩka, tondũ ũrĩkoragwo na nyeni ciothe, ciathira mwena ũyũ, ũgakorwo na ingĩ mwena ũrĩa, nogakorwo wĩ mũndũ ũraruta wĩra o mũthenya o mũthenya ndũkaga wĩra ũngĩruta, ũrĩtũraga mũgũnda waku, ũkagĩa mbeca, na ũkagĩa kĩo, ũkagĩa maũndũ matiganĩte ona manene, na warĩma gĩkĩ rita rĩrĩ, hĩndĩ ĩwe ĩngĩ noũgarũrĩre, ũrĩme kĩndũ kĩna ũtigani gũ na kĩu ũrarĩmĩte, ningĩ rĩu ona wĩ haha nĩũrĩmenyaga atĩrĩrĩ, thoko ĩhana ũna, na ngũrĩma gĩkĩ nĩkĩo kĩrarĩo thoko, ngĩe kĩo gía gĩagũkĩhanda na, nanii ngagĩa kĩndũ gĩa gwĩkĩra mũhuko, nao andũ arĩa matarĩ na kũndú mararĩma rĩ, magatwĩka a kuona gĩa kũrĩa. kũgerera ithuĩ twarĩma.

Kĩrĩa kĩroka meciria-inĩ makwa ndona, nĩndĩrona gũkũ kwĩna hoho, biribiri ici cirĩmĩtwo thĩiniĩ wa nyũmba thĩiniĩ, na nĩironeka nĩcigĩirwo macini hau, niĩ ngĩciria meciria makwa-rĩ, no no ĩkorwo ĩ macini ya gũcihũra ndawa, handũ ha gũtũmĩra mwĩrĩ kana hinya wa mũndũ-rĩ, ikahũrwo na macini, wa kĩra ndawa na, ũkahutia harĩa hagĩrĩire, ĩgatuĩka ya kũihũria ndawa ĩyo kũu, mũmera ũcio ũgatuĩka wa gũthi wega, no gatuĩka wa kĩgitĩrwo kũrĩ tũtambi, onakorwo nĩ mĩrimũ ĩno yũkaga ya heho, ũkahũthĩra macini ĩno ũkahũra ndawa ĩyo, mũmera ũcio ũgatuĩka wa gũkũra ũrĩa wagĩrĩire, no gakũhe maciaro mega, ũgatuĩka wa kũruta wĩra na macini ĩyo ũtegũtinda ũkĩnoga, no gatuĩka wa kũruta wĩra mwega na mũthaka, ũkĩoneka nĩ andũ othe.

Ũndũ ũyũ ũrekwo haha nĩ ndawa ĩrahũrwo, no ndũyũ ndũkoragwo wĩ mũritũ tondũ macini ĩno ĩkoragwo ĩnyitithanĩtio na thitima, nĩ hinya wa thitima ũhũthĩkaga, we ogũthiĩ ũgakia, macini ici nacio ikambia kũruruma igĩthiũrũrũkaga, cikambia kũhũra ndawa kuma mũico, igathiũrũrũka, wenda ciĩgarũre, he harĩa ũkũhihinya cigatwĩka cia kwĩ garũra, na mũthemba ũyũ nĩ mwega mũno tondũ mũndũ ndekũnoga, hatirĩ kũnoga ũkũnoga tondũ ndũrĩ thakame ũrahũthĩra, wĩra waku nokũhutia harĩa ũgakia thitima, macini ĩgatwĩka ya gũthiũrũrũka mũgũnda waku wothe, ndawa yathira, ũgathiĩ ũgekĩra harĩa habataranĩtĩe, nayo macini ĩgathiĩ nambere na kũhũra, yahũra yarĩkia rĩ, ĩgacoka ĩkerũgamia, nawe ũgatwĩka wa kũhoria, na mũmera mĩmera yaku yothe ĩgatwĩka yakũhũrwo ndawa, negathiĩ wega, ũgatwĩka wa kuona magetha mega, tondũ ndawa ndĩrĩ handũ ĩrahĩtũka, yambia kĩambĩrĩria ĩthiaga nginya mũico, koguo hatirĩ mĩmera ĩrũgagĩrĩrwo, mĩmera yothe nĩnyuaga ndawa ĩyo, negatwĩka ya gũteithia mũmera ũcio ũgatwĩka wa gũkũra ũrĩa wagĩrĩire, nogatwĩka wagũteithia mũrĩmi thĩinĩ wa maũndũ make ma o mũthenya o mũthenya.

Ndarora nĩndĩrona hena maũndũ matiganĩte marekwo, andũ amwe nĩmaroneka nĩkũgetha maragetha, magetha ma matunda maya mao, na rĩrĩa matwĩka a kũgetha nĩmaramagetha nama gatwara harĩa ngari-inĩ, nao andũ angĩ nĩmaroneka tarĩ thumu marathi mekĩrĩte mĩmera ĩno, o mũndũ o mũndũ arĩ ona gĩbĩnji gĩake, agĩkĩra, nao arĩa angĩ mamathage, koguo kũrĩ andũ maragetha, nao arĩa angĩ magekĩra thumu, harĩa hagethwo, hagatwĩka hagũthondekwo, nĩguo hĩndĩ ĩwe ingĩ, makagĩa na kĩndũ gĩa gũtwĩka gĩa kúgetha thĩ-inĩ wa ma mĩmera ĩno yao.

Ũyũ níndĩrona ní ũrĩmi wa mbamba, norĩmi wa mbamba thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ wĩ bata mũno tondũ nguo nyingĩ iria twĩkagĩra, ikoragwo cithondeketwo nambamba, na mbamba nĩya bata mũno na ĩ mawĩra maingĩ, tondũ tũtarĩ mbamba ona ndĩũĩ tũngĩikaraga atĩa, nĩteithagia maũndũ maingĩ, wambere ĩgathondeka ngora cia nguo iria twĩkagĩra, nĩtũhũthagĩra mbamba thĩ-inĩ wa mathibitarĩ, nĩtũhũthagĩra mbamba rĩrĩa tũra, tũroha ironda, koguo mbamba nĩtũteithagia thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ, nanĩkĩo ndĩrona nĩyo ĩrakũrio hau, nĩguo ĩtwĩke ya gũtũteithia, tũtikage nguo cia gwĩkĩra, iganda nĩcithondekaga mbamba ĩyo ĩgatwĩka ngora, na iganda icio nĩciandĩkĩte andũ aingĩ wĩra, na gũtangĩkĩrĩ mbamba andũ acio matingĩrĩ wĩra, koguo ngaiga mbamba thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ nĩtũrabataranio nĩtũrabataranio nĩguo ĩtwĩke ya gũtũteithia.

Ũyũ nĩndĩrona nĩ thumu, na thumu ũyũ nĩndĩrona nĩkwendio wendagio, na tondũ wendagio, hena wa kũhanda mũmera, wahanda mũmera wakũra, hena ũýu ũngĩ wa gwĩkĩra rĩrĩa ũrarĩmĩra mũmera waku, warĩmĩra mũmera oũrĩa ũrathi, wakuhĩrĩria kwambia kũruta maciaro, ũgekĩra thumu ũyũ ũngĩ wa gatatũ, koguo o itĩna o itĩna rĩ, nĩũrarĩma mũmera waku, hena ba thumu ũyũ maita matatũ, koguo ũbatiĩ kũrũmĩrĩra waima wambere, wakerĩ, wa gatatũ nginya rĩrĩa ũgatwĩka mũmera waku nĩwatwĩka wa kũruta ma matunda, kana maciaro akorwo nĩ kĩndũ ta mbembe, ciambia gũciara ũgekĩra ũrĩa wa gatatũ, nogatwĩka wa gũcirĩmĩra, naigatwĩka cia kũrĩa, igatwĩka cia gũkũhe maciaro mega, nogatwĩka wa kũgetha irio nyingĩ, kũringana na mũigana waku wa mũgũnda ũrĩa wũigana.

Ndĩrona haha hena macini ya gũthĩa kahũa, na kahũa gaka o mũrĩmi o mũrĩmi arehaga gake, gagatuĩka ga gwĩkĩrwo macini-inĩ ĩno, macini ĩno ĩgatuĩka ya gũthĩa, yagathĩa gakagerera njĩra iria kageragĩra, nginya gagatuĩka kahũa karĩa tũnyuaga cai, rĩu ũndũ ũrĩa ũkĩrĩ wa kũngenia nĩ atĩ, nĩkwandĩkĩtwo andũ wĩra, na andũ acio matiagaga gĩa kũhe ciana ciao, tondũ mena ciringi marekĩra mũhuko, mũrĩmi nake agakena tondũ kahũa gake gatiraga gwa gũtwarwo, rĩrĩa gegũtwarwo macini-inĩ ĩno, gegũtuĩka gagũte gũteithia mũrĩmi, na gatuĩke ga gũtũteithia ona ithuĩ bũrũri, tondũ rĩrĩa kagire gwa gũtwarwo rĩ, gabuthagĩra nyũmba, na rĩu rĩrĩa gegũtwarwo gĩthĩi-inĩ gĩkĩ, nĩgegũtuĩka ga kũmimindwo, kahihinywo kahihinywo, karutwo maĩ, kĩrĩa kĩrabatarana gĩthiĩ, kĩrĩa gĩtabatarana gĩteo, koguo, kahũa ka mũrĩmi gũtirĩ hĩndĩ gakaga gwa gũtwarwo, na mũrĩmi ũcio egũtũra akenete.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa mahũa. Na mahũa maya mararĩmwo o gũkũ mũgũnda ũyũ. Na mũgũnda ũyũ ũroneka ũrarĩmwo nyũmba thĩinĩ. Mararĩmĩrũo thĩinĩ wa nyũmba, kogũo andũ aya o mũndũ arĩ na wĩra wake thĩinĩ wa mahũa. Nĩ kũroneka kwĩna andũ mandĩkĩtũo kũu gũtua mahũa. He ũngĩ ũroka akamaburabura. Ũrĩa ũngĩ nake agoka akamabanga. Koguo nĩ ndĩrona andũ nĩmaragĩa wĩra wa kũruta, na mĩgũnda ĩno itũ nĩ ĩteithĩtie andũ mũno. Tondũ rĩrĩa ũkuona ha kũroka kũruta wĩra ũyũ, mũtũrĩre waku ndũgĩkũritũhĩra. Namo mahũa maya magatuĩka mũrĩmi atwĩka wa kwendia, nake ndakwaga kĩndũ. Na mathiĩ nakũu mabũrũri ma ja magatuĩka ma gũtũrehera mbeca njega, na magatũĩka ma gũtũthondekera rĩtwa thĩiniĩ wa bũrũri ũyũ wĩtũ. Koguo andũ nĩ marute mawĩra mothe marĩa moneka.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa ng'ombe, na ũrĩmi wa ng'ombe nĩũtũkenagia mũno, tondũ rĩrĩa ũgũkorwo na ng'ombe yaku, ng'ombe ĩno nĩgũkũhe iria, nũcoke ũrĩithie ndume, ndume nayo ĩrĩithagio nĩũndũ wa kũhe mũrĩmi nyama, ũkũmĩendia ĩ ya nyama ndũkũmĩendia ĩ ya gũkũhe iria, narĩo iria rĩrĩa ũrendia, nĩrĩthiaga, rĩgatũrũgamĩrĩra kũndũ mũnene, tondũ rĩngĩ noũkorwo wĩna thĩna wa mbeca cia cukuru, koguo ũrendia iria akorwo nĩ kĩganda, nĩmathiaga thathaitĩ ĩyo mũkanyitana, ĩgatwĩka ya kũheaga mũrĩmi rũni, na mũrĩmi rĩrĩa aheap mbeca icio, nĩĩitwĩkaga cia kũmũteithia akarĩhĩra ciana cukuru, ageka maũndũ marĩa arenda gwĩkwa koguo ũrĩmi wa ng'ombe nĩũrĩ bainda, na rĩrĩa ng'ombe ĩno yathi kĩoro, nĩtũheaga thumu, na thimu ũcio, nĩũtũteithagia thĩinĩ wa mĩgunda itũ tũgatwĩka a kũhota kurĩa, na tũkahota kũ gũcihe mahuti marĩa mabatiĩ tondũ rĩrĩa yathi kĩoro kĩu watwara kũu mũgũnda, mũgũnda ũcio nĩũnoraga, na rĩrĩa wanpra, nĩũtwĩkaga wa gũtũhe mahuti mega makũhe ng'ombe ici citũ koguo tũtingĩthĩna nĩ mahuti.

Icigo iria ciĩ mbura nini, nĩkũrĩ watho wa kũhũthĩra maaĩ, tondũ ndũbatiĩ kũhũthĩra maaĩ mau gũitĩrĩria mĩmera, ũrĩa ũbatiĩ gwĩka nĩũhũthĩre maaĩ na mahũthĩro marĩa ũrahũthĩra ma nyũmba, no noũhũthĩre ũgĩ, maaĩ mau ũrahũthĩra ma nyũmba, tarĩrĩa wathiga waru, maaĩ mau ma waru ndũbatiĩ gũita, ũbatiĩ ũgaitĩrĩria mĩmera yaku, ĩtuĩke yagũtaithio nĩmau. Rĩngĩ rĩrĩa ũgũthambia indo, tũmaaĩ tũrĩa wakamũra natuo, kana marĩa wethamba namo, ũkaga gwĩthamba na thabuni, ũgatuĩka wagũitĩrĩria mĩmera ĩyo, tondũ nĩgũkĩrĩ watho, na mbura kũu ndĩgĩkinyaga atĩ mbura nene, no noũrĩbatara nyeni ciakũrĩa, koguo nonginya ũhũthĩre kaũgĩ kanini, ũgatuĩka wagwĩciria kerĩ, ũkamenya atĩrĩrĩ, ingĩhanda tũnyeni twakwa rĩ, ingĩtũrutĩra maaĩ kũ. Maaĩ mau ũrahũthĩra nĩmo ũbatiĩ gũitĩrĩria, bata nĩũkamenya atĩ matirĩ na thabuni wa gũthũkia mĩmera ĩyo ũgĩitĩrĩria.

Ndĩrona tarĩ indo ithondeketwo, indo ici nĩciongagĩrĩrwo irio-inĩ, na rĩrĩa ciongererwo irio-inĩ-rĩ, nĩcitũmaga irio citũ cigĩe mũcamo mwega, inunge wega, na ingĩ cithondekagwo cia gwĩkĩra cai-inĩ, na rĩrĩa wekĩra cai-inĩ cai ũcio nĩũkũgĩa mũcamo mwega, no nunge wega, na rĩrĩa ciathiĩ mĩrĩ-inĩ ĩyo itũ, nociteithagia mĩrĩ, kũrĩ ona indo cikuongerera mĩrĩ itũ, na ituĩke cia gũtũteithia rĩrĩa tũracihũthĩra, na ingĩ cikoragwo ciumĩte o mĩgũnda-inĩ ĩno itũ tũrarĩma, cigathiĩ igathondekwo, i igatugwo nyamũ cia gũtũteithia rĩrĩa tũgũcihũthĩra.

Nyambaga ngoya nyama nga ngamĩtherũkia na tũmaí tũnini, ĩgatwĩka ya kũhora hanini, ũgacoka ũ ngoya waru ngathitha, ndathitha ngacitinangia tũcunjĩ tũnini tũnini tũnini, hĩndĩ ĩyo nyama ĩrĩ o harĩa ĩgĩtherũka, ũkamĩrora kaa nĩhũire maĩ, ako nĩhũire maĩ, ũkoya thaburia ĩngĩ ũgakera gĩtũngũrũ nogekĩra maguta ũkareka ciĩkarange, ũkongerera nyanya, wongerera nyanya ũkareka gĩtũngũrũ na nyanya icio ihĩe wega, ũgekĩra nyama ciaku, cigekaranga, ciekaranga ũkona nĩciekaranga na itirĩ na maĩ, ũgekĩra waru, waru nacio ũkareka ciĩkarange ciĩ thĩ-inĩ wa maĩ, nokarora itigacure, ciekaranga ũkoya tũmaĩ ũgekĩra nĩũndũ wa gũcihe thubu, waciĩkĩra maĩ, ũgacikoroga, ũkarora cumbĩ ka nĩ mwega, waigua nĩ mwega, ũkona tũmaĩ tũrĩa twatigara nĩ twega, ũgacihoreria nogekĩra thani, ũgatwĩka wa kũhe andũ arĩa mararĩa na makarĩa makenete.

Ũyũ nĩ ũrĩithia wa ngũrwe, ngũrwe nĩ nyamũ njega tondũ andũ aingĩ nĩmarĩaga nyama ya ngũrwe ti ta tene rĩrĩa andũ maregaga nyama ya ngũrwe, rĩrĩa wĩna ngũrwe nyingĩ, noguo ũgũthũkũma mbia nyingĩ, na ngũrwe nĩciagĩire mbia biũ, koguo rĩrĩa ũgũciríithia nĩirĩkũheaga ciana, igakũhe nyama, weta andũ a gũthĩnja magoka magagũthĩnjĩra, magagũtigĩra mbeca, na rĩngí ũgatigĩrwo twana to nocirĩciarana, noirathi nambere kũ gũthi kĩoro, koguo ona thumu wacio noũrĩgũteithagia thĩ-inĩ wa ũrĩmi, koguo ona ũrĩmi wa ngũrwe thikũ ici tũrĩ, wĩna baida nene mũno nĩ ũndũ wa maũndũ mau matiganĩte.